Mwana wa mũirĩtu ehokeirwo wĩra wa ũtheru nyũmba ta gũthambia indo, gũthambia nguo na gũthambia nyũmba, nake mwanake nĩehokeirwo kũrĩithĩa mbũri na ng'ombe, gũcihe maĩ, gũkama, kuuna ngũ ona gũtaha maĩ. Ona nĩngĩ, mwana wa mwanake na mũirĩtu no mahote gũthi mũgũnda kũrĩma ona kũgetha.

Gῖthomo kῖa bata wa ũndũ ῦyῦ mwῖrῖ-inῖ no yo njῖra njega ῖngῖteithia andῦ gῦkorwo magῖthie na mbere gwῖka ῦguo nῖ tondῦ andῦ aingῖ nῖmagῖte ῦmenyo wa bata wa ῦndῦ ῦcio, koguo gῖthomo, kῦmenyithia andῦ aingῖ nῖyo ῖngῖkorwo ῖ njῖra ῖmwe ya gῦtῦma andῦ makorwo na ῦmenyo na mabuatῖrῖre ῦndῦ ῦcio.

No wethe kĩraĩ, gĩtuĩke gĩa gũtahĩrĩra maaĩ mau maraitĩka, rũciinĩ rũrũ rũngĩ no wethe mbati, ya gũthinga irima rĩu, rĩngĩrema gũthingĩka wega, no ũgũre ibati rĩngĩ rĩerũ, nĩgetha rĩhote kũgitĩra wũitĩki wa maaĩ.

Gῖcunjiῖ kῖa mῦgῦnda haria arenda kῦhanda, mῦthemba wa tῖri ῦria wῖ mῦgῦnda wake, mῦthemba wa irio iria arenda kῦhanda, mῦigana wa mbeca iria e nacio, mῦigana wa maaῖ maria angῖkorwo agῖbatara ῦrῖminῖ wake, ona igetha rῖrῖa aratanya gῦgakorwo narῖo.